Gima wachore kata masewinjo ka dhano wacho ni en chak mopuo kinya dala ei ko machalo kaka maneno kae ni mit kendo yom kendo nigi ndhadhu kendo kitiyo kode eseche ma ichamo kuon kata ichamogo rabuon to omiyo iyieng' kendo ibedo gi ngima makare.

Kaneno gima timore kae to aneno parents to aneno students. Aneno jonyuol kaachiel gi nyithindo, to kaneno gini malong'o to nyiso ni mae odiechieng' mar jonyuol kaachiel gi nyithindo, kata onyiso ni iloro ka. Kato aneno nyithindo moruako gima iluongo ni scarf. Scarf iruako ne jogo motiyo matek kata jogo manitie kata mbele eyor somo. Koro mae nyiso ni odiechiengni e odiechieng' ,mar ang'owa, odiechieng' mar loro.